Tijni miyo ji pesa e yore mopogre opogre kaka ng'ama oting'o begi mar wuocheni ichulo gi ng'ama oting'ne kamano oyudo pesa monyalo tiyogo e yore mopogre opogre. Wuoche moting' e iye kanyo go endo bende kousgi to miyo ji pesa.

Mokwongo en ni tij ni tire e kanisa. Koro en ni harambee dhi mbele to jii golo pesa kendo jatend harambe oting'o lwete ka nyiso jii ni mondo ogol pesa.

Ahero winjo Trevor Ombija ma en jalendo mar Ramogi tv. Ahero winjo Josephine Sirega. Bende ahero winjo Agao Patroba e chenro ne mar, rumba Ramogi

Prince Indah wuok e, Murumba e kaunti mar, Siaya, kendo en jawer molony ahinya. En gi nyithindo ariyo

Nyithindo matindo itero e nyange, kendo jodongo mochung' negi lemo negi kendo miyogi puonj aeto nitiere police mabende rango kaka imiyogi puonj.

Ahero timo tijni nikech seche ma atime, aneno ni kendo nitiere thuolo, kendo onge gima thago chunya. Kendo ahero timo tij ni nikech anyalo ng'eyo aluorana kaka dhi mbele.

Gini osekonyo jii e ndalo ma koth chwe. Jogo mariembe konyo jii luwo yoro godo pii kendo mano miyo gi pesa. Gini bende jii tiyo godo gi punda kuom ting'o godo ne dhano pii ting'o kuoyo ting'o kata osigo ka jii dar.

Nikech mokuongo omiyo jii pesa, mar ariyo oneno ni dhano okokoso pi, nikech anyiew pi kumoro tabiro tausone dhano ma odak kamachiegni

Mio terone chuore chiemo gi pimodho to jaode obedo piny, kendo mae chalo ni en familia.

Omany yien motwo, mar ariyo omany kite mndo oket godo kendo. Mar adek onyiew chumbi, onyiew mo nyaka gi roiko. Mar ang'wen onyiew nyanya gi kitungu. Mar abich omany chiemo modwa tedo eiye kanyo.

Nikech gini dhano ng'iew mondo omok godo mach, koro mano miyo ja use oyud pesa mar ariyo, itiyo kode e tedo chiemo, chiemoni bende ong'iew gi pesa, koro mano be omiyo en gi nengo